Mae en picha mar gwen. Gwen ipidho mang'eny e alworawa, kendo gweno konyo ji e yore mangeny. Gwen ipidho mondo okony ji e yor chiemo, kata inyalo usgi, kata inyalo pidhgi kaka winy makonyo e rito dala. E seche ma ng'ato opidho gweno, dwarore ni mondo oyud kaka gwende gi nyalo chiemo e yo maber. Kendo mae timore koloso negi gige chiemo, kendo kata komiyo gi chiemo maber. E alworawa kae, gige chiemo mag gwen inyalo los gi gik ma opogore opogore kaka, ndope ma osetigo, kata ndope mabeyo manyien ma inyalo nyiew, ema iloso negi go chiemo. Gigi mag miyo gwen chiemo bende inyalo los gi, gulu mano ma oseti go, kata agulu ma oti. Kendo inyalo los kata gi tiende gari, mosegol oko, kata ma ok ti, e loso kama gwen nyalo chiemoe kendo nyalo kodho mondo gibed gi ngima maber, kendo mondo japur mar gwen ni, oyud yuto mabup kawuok kuom gwen ma opidho mondo okonye e ngimane. Kasukni bende mag mo ma osetigo, bende inyalo ti go e miyo.

Chiiemo manie pichani iluomngo ni njugu, njugu en chiemo ma nigi moo maber kendo makonyo e gero del, njugu inyalo tigo e metho ma gokinyi, kata inyalo chame saano ma ng'ato chamo chiemo ma saa abirio, kata inyalo chame saa asaya ma ng'ato owinjo ka gombo chame, njugu inyalo los e yore mopogore, mokuongo ka idwaroloso njugu, inyalo kawo njugu, ma isenyieo e chiro kasto iluoko maber, kisaluoke maber gi pii maler, ibrokawo njuigu mondo otwo dakika matin, kasto ibiro moko mach, ka isemoko mach, ibirokawo sufuria ma idwarotede njuguni, ibirokete e jiko kasto ikawo njuguni to ikete e sufuria, kendo ichielo mos mos e mach man piny, njuguni biro chielore ma kande chak lokore kagima obiro rateng' rateng' kanyo ema ibiro kawo e chumbi matin to imedo e njugu, ka isemedo chumbi matin e njugu, ibiro bilo ka chumbi be oromo, ka chumbi oromo to ibirogolo njuguni mondo okwee, kendo koro osebedo ma oikore mar chiemo.

Mae en tich mar nyamburko mating'o dhano kaachiel kod misige kagolo kamoro achiel katero kama chielo. Tijni en tich maduong' ahinya e pacho kaendi, kendo en tich makonyo dhano e yore mang'eny. Achiel, tijni konyo dhano ma dwaro tero misike kuonde mabocho. To kata kuonde machiegni. Jogi gin jogo maonge nyamburko gi giwuon, kendo thothne githoro yiengore e kambi gi mondo okony gi mondo gikow misikegi kaachiel kod gin giwegi. Tijni osekelo yore mang'eny mag tije ne ojende kata jogo madongo ma ondike kambini. Jogo mariembo geche gi, jogo matiyo kod choko pesa, kendo kata jogo mating'o misike gi ka gisechopo. Tijni osekonyo e yore mang'eny ni mar sani jopiny nyalo kawo misikegi, kendo kowo ne wedegi maboyo boyo, e pesa mani piny, kendo misikegi chopo e yo maber. Ni mar matin kende ema iyudo ni okethore endara, ka pok ochopo ne weggi, ma onego gichopnegi.

Picha niendi tang'o tonde mag lupo mitiyo godo en nam lolwe mar luwo omena, kata rech matindo. Omena en chiemo ma ichamo gi jogo ma odak e alworanai. Kendo ochiemo ma konyo ahinya miyo dhano ndhadhu mag del. Tich tich mar luwo omena ni eri, en tich ma dhano ogeno ahinya e alwora ma antie. Ni mar en e yo maduong' ma ji yudogo chiemo e alwora kaendi. Jonam gi mondo chiewo gokinyi ka gidhi e nam mondo gichik tonde gi. Eka girito bang' seche moko machwok mondo omena gi omoki e tonde gi. Moko bende, dhie nam godhiambo, ni mar omena go ohero taya, koro gimako gi gotieno ka gitiyo gi taya, kendo ginindo e nam otieno te mondo eka gimak omena gi. Tok mako omena gi, gibiro nyaka e dho wath, kama gogoe, kasto gichako chenro gi mar uso omena gi, ne jo nyiewo mane ritogi e dho wedhe gi, kendo tero omena gi koro e chirni kama iuso gi ne jo.

Mae en kawo nonro mag jopiny kitiyo gi mashinde masani ma olos mag kawo nonrogi katiyo gi lith lwet dhano. Nonro gi osekonyo e yore ma opogore opogore. Mokwongo itiyo kodgi e ndalo mag luto ombulu nimar tok kawo nonrogi duol mosingi kendo magoyo ombulu miluongo ni IEBC tiyo gi nonro aila machal kod ma mar ng'iyo jogo mosendikore kaka jogo ombulu kendo mar yienegi mar goyo ombulu e tesende mag goyo omulu mopogore opogore. Mar ariyo sirikal tiyo kod chenroni mar ng'eyo kata pogo ng'ato kod nyawadgi, chenroni bende itiyogo e skunde mag sekondar kata mago mag praimar kata mago mag mbalariany mar chwalo ne jopuonjre kony mopogore opogore e yo miyogi buge kata gige sirikal to kata pesa ma imiyogi kitiyo kodgi.